Nĩ andũ mathiĩte kũrũrũngana tondũ he maũndũ matarekĩka wega itũra-inĩ rĩao, na andũ arĩa maramatongoria hihi matiramateithia nĩkĩo mathiĩte kũrũrũngana nĩguo mone kĩhoto kĩao, na kuumania na mĩrurũngano nĩ ĩkurehe kĩhoto kĩao.

Nĩ mũndũ wĩkũĩirwo hihi gwĩka maũndũ moru thĩiniĩ wa itũra, na borithi makagĩa na ũhoti ũcio na gũthuthuria makona nĩ ma, he mahĩtia ekĩte na nĩkĩo mamũgĩrĩte kũmũtwara thero-inĩ, kana kũmũtwara ceceni-inĩ ĩrĩa ya borithi.

Ni thirikari yũkĩte na njĩra njeru kũhotithia mũikari kana mũndũ rĩrĩa arwara gwetha ũrigiti ũtarĩ na marĩhi tondũ Huduma Number kwa Huduma Bora nĩ ĩramarĩhĩra mbeca nini nĩ getha makarigitwo.

Nĩ mũndũ mũnene arahetũka gũthiĩ kĩgongona-inĩ fulani na nĩkĩo borithi merĩtwo marũgame kũmũnengera gĩtĩo gĩake akĩhetũka, tondũ nĩ mũndũ mũnene kũmũkĩra nĩkĩo maramũnengera gĩtĩo.

Nĩ andũ a ũgima wa mwĩrĩ kana andũ tofauti mathiĩte gũbundithia itũra ũhoro wa kwĩgita mũrimũ kana kũgwita maũndũ mangĩmakora, na mangĩmathũkĩria mũtũrĩre wao.